Boisioni kobo kamanut eng kokwet amu toreti ng'ung'unyek kondeme peek eng saiaiek chechang. Nguno ngobet robta eng saisiek chechang komayamdos ak kora kotoreti asimaib peek ng'ung'unyek yo karobon neo.

Miten akilit nekinyoru akobo korotwe chebo kilaa, korotwe chetaa ko konetishet chebunu biik cheechen kosir chemeng'ech eng' emet ndo kokwet nengung ako much kora kokonin tukuk chekisomoni en sukulishek chechok, ndokobunu tukuk chekikere en television, ndokisomoni en kitabushek.

Ngo kanyor lakwet lalangiet, kiitab tai ne suppose koyai sikindet ko kondena ngoriet eng beek che kaitit akotyo kondena toketab lakwet suppose koyai kunito akoi kopunguan lalangiet, nebo aeng ko suppose komuut lakwet sipitali sikomuch kenai ake kochi kerichek.

Kokemwaita kole kitusot wikini ak kora komami ki ne agetugul ne suppose kewal. Ko kakemwa kole kitusot betunoto agora kota ko betunotok mami ki age tugul ne kakewal. Tusot sait notok ne kikagemwa.